Mokuongo ikawo kitungu, nyanya, to ichielo gi mo kitiyo gimo. Ikawo rech kidwa tede wet fry to iketo ewiye kanyo ka isetiko ma ichuake ma ochiek maber, ikawo sufuria mar da kuon to iketo pi kuon, itedo go kuon machal kaka moketne e pichano. Mar adek, inyalo tedo sauce kata sukuma moro mabedo sauce koketnwa kanyo ma wakowo go rechno. Mar ang'wen inyalo tedo keto kachumbari mitiyogo e chamo rechno.

Gima timore kae ni en ni jii chiemo. Mama moruako apronno en osavo joma chiemo. Jomoko oting'o chiemo katiyogi kijiko, to nitie joma nyalo chamo chapat, nitie joma nyalo chamo waru, nitie joma nyalo chamoo ring'o ema aneno kanyo. Lakini mama ma mang'icho gi angolono, en osavo joma chiemo to joma nitie etokego go mbaka chal ka gima gisetieko chiemo.

Gi matimore kae en ni ji chiemo. Wuoyino chamo gweno, komiyo wang'e. Nyakono be chamo gweno totiyo gi kijiko nitie e dhoge, nyako moroni be chamo gweno, to gimor gi chiemo ma gichiemono. Chalni chiemo no ichame ei mor.

E kinde mabiro, anyalo loso chiro maduong' ma kila ng'ato nigi kare mar keto gik moko. Moloyo weyo gik moko e chieng' kamae ma gik moko ketho. Mar ariyo, anyalo konyo joma tiyo tich mar piago pandni gi tich maber ma ginyalo timo nikech tijni oknyal loso, miyo gi omenda maber kabisa. Mar adek, anyalo loso yo, yo ma gari no luwo, obed lam. Nikech yo no okber gi jowuoth kendo gi gari kamoro achiel. Mondo o punguza nini geche matuomo ji e yo kanyo.

Ka nakawo loan natiyogo e ohala, ohalano, pesa manatiyogono, ema nomiya ohala e wi ohala nikech pesano nanyiewogo cham ema nauso ni ji ma e gweng,' to pesano be ema natiyogo yawo duka manokonyo ji ahinya e gwenga.

Udigo te mek huduma senta go te gin kod nengo nikech nonyiewgi, nikech noti kod pesa kilosogi. Rangi mane owich go odno nikod nengo. Ng'at morwako law ma wuotho e mbele huduma sentano, law morwakono nikod nengo.

Anyalo puonjo ng'ato mondo oted. Mokwongo, anyalo ndikone recipe. Mar ariyo, anyalo puonje ka an kode e wang' gi wang'. Mar adek, anyalo miye chik kaka onego otim gikmoko achiel ka chiel kodwa tedo gimora mora gi sufuria. Gimora mora ma inyalo ted.

Ahero tijni jikech mokungo okelo ji kanyakla. Gima omiyo ji ochung' kanyo en ni gidwa neno gima timre kanyo. Mar ariyo, tijno en gi ohala nikech king'ade kamano , ji biro ng'iewe kata ji biro neno berne emomiyo itime kama jite nene. Koro tijno nigi ohala maber.

Gimatimre ka en ni magi chal ka anyuola kata osiepe. Gibet kendo gichung' mondo gigo picha ga nyuola mondo onen ka yo maber. Gigo picha ka moko nyiero, moko mor, to nyaka nyithindo matindo tindo mor kagogo picha, gi anyuola kata gi osiepe.

Tijni ahero ni mokuongo nikech omiyo ayieng'. Kwachiemo kanyakla wayieng', wapuonjore, nikech jogo ging'iyo ng'ato ma aparo ni miyo gi weche maber, kata miyo gi kaka onego gibed. Alafu gichiemo kanyakla, ma miyo ji mor ka gi chiemo to imiyo gi weche ma miyo gi yore maler mar kaka ginyalo dak kanyo. Koro ahero tijni nikech o omiyo abedo gi paro maber e piny kae.

Gimanyalo timo ka nitie chochni e app mara mar bengi, mokwongo en dhi e bengina, kata ka en Cooperative, KCB ,mondo ane joneno kata jokony matiyo kanyo mondo okonya yawo app no mondo kik abed gi chandruok moro amora e tich kata e yawo app na mar bengi.

Mokwongo, en kompyuta mitiyogo e tijni. En gimokwongo mwa nyaka to wabedgo. Mar ariyo, inyalo bedo gi simu. Mar adek, en ng'eyo kendo bedo gi ng'eyo e lony kata lony e tiyo gi kompyuta emamiyo ng'ato bedo gi lony. Mar adek, en kamera. Kineno kacha nitie stand mar kamera, manyiso ni kanyo bedgi kamera ma itimogo, kawo pichni e studio kanyo.

Mae chiro maduong',gi dho ngere iluonge ni supermarket. gima timore kae, kae aneno kiuso, iuso soda, iuso pi, iuso karot, iuso bringanya, iso kabej, iuso gimora mora. to e nini, gima iting'o go gikmoko no, aneno ka ng'ato ogo shopping, mamiyo ni otero gik moko ka kamichulo, mondo ochul gikmoko kapod okawo gik moko achiel achiel kamae.

Magi en sinema ma ikeloga e tv mar Gikuyu Tv. Kae kaneno, mae sinema mamiyo ji mor, mamiyo ni ma en mganga to mae en dayo, to man malo moting'o sword ni en janek machal ni ne dwa nego mganga ni.

Mae en dhano, to kendo en nyako. Gimatimre kae en ni oloso gi simu. Matiende ni oloso gi simu kagiwacho gimamiye mor. Owinjo gima ng'ato nyise, to en gi mor, chal ka gima imiye yo kata imiye mbaka moro malombe emomiyo en gi mor.

Chiemoni kichamo, ikawo kuon, ichamo gi skuma. Wan gi kachumbari kanyo mikete ring'o, to wan gi soda. Koro mokwongo, cham kuon, ring'o gi skuma, kisechamo kuon, ring'o gi skuma, inyalo keto kachumbari seche michamo ring'o, kisetieko chamo ring'o gi kuon gi skuma, inyalo luowe soda mar kokokola mantie mesano.

Chiemoni inyalo loso gi gik moko kaka, mokwongo tong' mar ariyo ngano, itiyo gi chumvi matin, ti tiyo gi salad. Mokwongo iriwo tong' gi ngano kamoro achiel. Kiseriwo tirudo matin tiketo mo matin e pan mondo pan obed maliet gi morno, tiolo miruwogo e pan. Idhi loso gimiluongo ni pancake emolos kanyo. chiemono mit ahinya to en gi ngima maduong' e i ngimawa.

chief na kata jaduong' gweng'na tiyo gi seche matin moloyo mondo ondik keny ei kaonti mara. Mokwongo, onyalo lwongo ji e ofise achiel ka chiel kalure gi gweng' miwoke mondo okony rito sa ma otimogo tijni. Mar ariyo, onyalo tiyo gi jaduong' gweng' mora mora mar gweng' ahinya, mondo obi okonye timo kalure gi gwengni kotiyogi keny mar gweng' ka gweng'.

Chiemoni mokuongo iluongo ni spaghetti, inyalo chame kitiyo gi fork to chiemo ni inyalo chamo gi chiemo mopogore opogore, mokuongo chiemoni inyalo chamo gi mchele, chiemo niinyalo chamo gi waru, chiemo ni inyalo chamo nyaka gi rabolo. Chiemo ni ober e del to inyalo chame gi chiemo mopogor eopogore mangeny kata inyalo chame gi ringo.

Gimora mora nikod nengo kanyo. Mokwongo nyanya miusono nikod nengo. Budho mantie kanyono nikod nengo. Rabolo maneno no nikod nengo. Nanga ma kila jauso orwako nikod nengo. gari mantie toke kachacha nikod nengo. Ute ma oger e bathe kanyo nikod nengo. Taya mochung' kanyono, oti gi pesa mondo olose, koro tayano bende nikod nengo. Ogunia moti gogo onyiewgi, koro mano minoni gibende gin kod nengo. Long ma babacha orwako nikod nengo. Ndara ma okalo e mbele kanyo, oti kod pesa mondo ogere. Koro mano mino ni ndara no bende nikod nengo. Yien mochung' but mama man kanyono, onyiewe mondo ogergo tiplo kanyo, mano mino ni yienno bende nikod nengo nikech ne onyiewe. Gir keto nyanya moket kanyono, oti gi bawo mondo olosgi, koro mano mino ni be, gibe oti kod nengo mondo olosgi, koro mano mino ni gibe gin gi nengo.

Nandikra kuom kao Huduma number, to gima aparoni ber, kane akawe, Huduma number ok ochuno nyaka ibedgi higni apar gaboro gi mbele koroki kawe, Huduma number ne en gima kila ngato ne nyalo kao, kachako gi nyithindo moro amora mosekalo age mar ten years nikech Huduma number ne kao kwan mar nyithindo e aluora kendo nokao kwan moro amora mar ngat moro amora mantie e aluora. Koro Huduma namba ne idwaro mana birth certificate kende

Wer kod miel en ohala. To en ohala mamiyo ng'ato be yudo pesa. Ka iwer kind joluo kaka wan, jawer kaka Prince Indah ower mondo oyud pesa mondo omii jii mor seche mower no.Koro wer kod miel en kaka ohala mang'ato nyalo timo mondo oyud pesa monyalo konyorego pile ka pile e piny masani ni

Chieng mokuongo mane atugo tugoni, nawinjo mamit ahinya nikech ne en chiengna mokuongo mar tugo gi nyithind wetena kane asuora e gini kano tinga malo kendo en gi pums iye kanyo manetinga malo tawinjra ka adum e iye kanyo. Chieng no bende ne en odiochienga mokuongo, koro gimane otimre na, nawuok kanyo baluor piny but nok awinjo malit nikech ne en morna katugo ei gini. Gini nemiya mor gi nyithindo wetena koro nomiyo gini ne ber kuoma kendo nahere ahinya

Anyalo puonjo ng'ato kaka onyalo tiyo gi mouse, mokuongo gi kating'e katang'one kaka mouse onego bed ni itiyogo kaka katiyo gi lwedo mar acham, kamonego adi gi ka tiyo gi lweta mar achwich kama onego adi. Gi kadiyo dichieil mino nang'o gi kadiyo diriyo to mino nang'o. To ka abet kaketo lweta elwedo mar acham ,aketo nang'o? Mano ekaka anyalo puonje kanyise gimomiyo, gi kaka gino tiyo. Marundre diere kanyono kaka otiyo seche ma atiyo kod mouse e riembo computer na.

Huduma nochako dier srikal mar Uhuru Muigai Kenyatta to sani wantie e sirikal mar William Samoe Ruto. Gimomiyo Huduma okochak tiyo kode, nikech lokruok mar sirikal. Paro mar sirikal opogre, paro mar Uhuru Muigai Kenyatta opogre gi mar William Samoe Ruto. Koro sirikande duto go te opogore. Egimomiyo pok ochak ti kode. To doho bende onego oyal ni Huduma inya ti kode kose ok nyal ti kode. Koro doho be pok odwoko wach, nikech nitie joma noyie gi wach mar Huduma to nitie jok ma nokoyie go. Ma e gimamiyo Huduma pok ochak ti go e kenya kae nyaka sache mwaloso kodi ni.

Ng'ama ng'eyo kae en ker machon mar Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, to en gi joma nerite kod jolweny manerito Kenya kae, to marito bende kamiye yo monego oluw e yo. To jogi te nigi nengo. Mokwongo, ker wa nigi nengo nikech koti morwakono gi wuoche morwakono, oti gi pesa mondo onyiewgi. Koro lepe go nigi nengo. Komawuotheno otigi pesa mondo oger. Koro kanyo bende nigi nengo. Koti ma jolweny go orwako ,gi lewni magirwako gi kondono gi luth magiwuothogo, gigo te duto nigi nengo, nikech oti kod pesa mondo onyiew gigo, korka gibed kamano. Koro mano minenoni, gimoro amora man kanyono, gin gi nengo.

Tijni nikod nego e lworawa nikech tijni mokwongo ochulo jopuonjre mapuonjo nyithindogi e skul. Mar ariyo, tijni, omiyo nyithindo bedo mariek e skul pile ka gidhi kendo giyudo somo makonyogi e piny kae pile ka pile, mamiyo gi rieko e pachgi kendo gibedo nyithindo maluwo chik. Kata kagisomo kama, gimiyo nyithindogi bedo gi luor e jonyuolgi kata ng'at moramora magichomo e pinya kae.